Google nĩ ĩheanaga kothi ta kũruga kũrĩa mũndũ angĩenda kũruga kĩndũ no athiĩ Google one mbica icio cia kũrũga kana vidio cia kũruga na ahote kũruga irio iria arenda, ningĩ nginya kũrĩma mũndũ no arĩme kũhĩtũkĩra google okorwo ũrenda kũhanda kabĩci ũkaingĩra Google ũkona ũrĩa cianjagio kũhandwo, thumu ũrĩa wĩkagĩrwo nokorwo nĩ biacara no ĩkũĩre ũrĩa ũbatie kwanjĩa biacara ,mbeca iria ũngĩkorwo nacio na kũndũ ta kũrĩa ũngĩanjia biacara iyo yaku Google no igũteithĩrĩrie makĩrĩa.

Thirikari nĩyanagĩrĩra nenda-inĩ kana nenda-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa ĩrenda arimũ a kũmaka igeranio, na wakorwo mwarimũ ũrĩa wandĩkĩtwo nĩ thirikari nĩaigua nĩarenda kũmaka, nĩathiaga akagerio rĩrĩa agerio, ahĩtũka kĩgerio kĩu akaheo wĩra wa kũmaka kĩgerio, no mũndũ no mũhaka kana mwarimũ ũcio nomũhaka akorwo andĩkĩtwo nĩ thirikari, na nomũhaka akorwo kĩgerio kĩrĩa arenda kũmaka nĩkĩo athomithagia.

Andũ nĩmagĩrĩire magateithanagia. Akorwo mũndũ ena indo nyingĩ, no ateithie mũndũ ũrĩa ũtarĩ, na angĩkorwo mũndũ ena indo nyingĩ no anjie mbiacara. Okorwo nĩ nyanya ena nyingĩ arĩmĩte cikaingĩha, anjie mbiacara ĩrĩa ekwendia na thogora mũnini nĩgetha mũndũ, andũ mahote kũgũra, na no atware nginya indo icio kũrĩ andũ arĩa matehotete akorwo nĩ akũrũ, akorwo nĩ ciana iria citakoragwo na aciari. Nĩgetha indo cigatiga gũthũka na no citeithie aya andũ.

Kũrũngwo cukuru-inĩ nĩ kwega, tondũ rĩrĩa tuge ta rĩngĩ ona mathaa mabangwo ma arutwo kũingĩra thukuru, na mũrutwo agacererwo nĩabatiĩ akaheo ihera, tondũ tuge ta rĩrĩa arĩkia thukuru na one wĩra, rĩrĩa agakinya acereirwo, wĩra ũcio ndagathiĩ nambere nogũbutwo agabutwo. Kuoguo kũrũngwo kinya mathaa, okorwo nĩ mathaa, okorwo okorwo nĩ mĩtugo yake ũrĩa araria, ũguo nĩkwagĩrĩire mũno thukuru-inĩ nĩguo mwana onakũu gabere onakorwo nĩ kwaria akaragĩria andũ na gĩtĩo.

Rĩrĩa mwana arũngwo thukuru niahotaga nginya kwĩrũgamĩrĩrĩra nakũu gabere-inĩ, tuge okorwo nĩ ũhoro wa mathaa marĩa mwana arakinya cukuru-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa arakinya acereirwo nĩabatiĩ akaherithio, tondũ tuge ona rĩrĩa akũra none wĩra, rĩrĩa arĩkia thukuru none wĩra na rĩrĩa agakinya acereirwo, wĩra ucio nĩmakahĩtania na mũrũgamĩrĩri, na ta rĩngĩ wĩra no ũthire, kana either mahĩtanie, kana ningĩ no mahĩtanie na mũrũgamĩrĩri wa wĩra, kana mwene wĩra, ũguo gũcũngĩrĩrie nginya wĩra gũthira. Rĩu ningĩ ũhoro nginya okorwo nĩ wa mĩtugo ũrĩa araria ũguo nĩ wega, kana nĩkwagĩrĩire abu arutwo nginya ũrĩa araria, okorwo ni Gĩthũngũ, okorowo ni Gĩthweri, okorwo ni Gĩkũyũ arutĩrwo kũu thukuru-inĩ, ni getha rĩrĩa athiĩ wĩra-inĩ akaria wega na akaria na mĩtugo nĩ getha magatiga kũhĩtanagia na andũ arĩa menao kũu wĩra-inĩ.

Airĩtu nĩ matũnganaga na maũndũ ta okorwo nĩ tũkũo tũu mekĩraga tũnini ,okorwo nĩ mathaa marĩa tũge ta ũhoro wa mathaa marĩa marathiĩ mathako na mathaa marĩa marainũka ũgakora nĩ macamanagĩa na tũmwana kũu mathako-inĩ makamaceria nakũu njaa angĩ nginya makagana ũgakora arũtwo airĩtu nĩ moha nda na niĩ ndĩrona airĩtu nĩ mabatiĩ gũthaka mĩtaratara nĩyo yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ho, okorwo ni mathako mathiĩ gũgakoragwo na mathako ma airĩtu na mathako ma imwana kũrĩa mataracemania.

Nĩ kũrĩ rangi mũtune ũrĩa wonekaga mũno nguo-inĩ cia kĩndũire, na rangi ũcio ũrongoragĩria thakame kĩndũire-inĩ, na ũrongoragia ta rĩngĩ okorwo mbũri nĩ ĩrathinjwo mũkarora thakame, thakame ĩyo nĩ ya nĩ ya nĩ ndune, na ningĩ nĩ kũrĩ rangi mũirũ, ũrĩa ũrongoragĩria andũ andũ a gĩtaro gitũ, tondũ nĩ andũ airũ, naniĩ ndirona ta maũndũ macio ta mabataire gũkorwo kuo gwa kahinda gaka, tondũ kũringana niĩ ndirona ta marateithia.

Niĩ ndĩ ta mwanake nyonaga wĩra wa gũthambia indo ũrĩ wa kũnogia mũndũ mũno, tondũ tuuge ta rĩu rĩrĩa waruga ngima, thaburia ĩyo nĩ, mĩkũro kũro ĩyo nĩnyonaga ĩ hinya mũno kuuma thaburia-inĩ. Ningĩ thaburia ĩna maguta nĩ, indo nĩcioyaga ihinda inene mũno cingĩgathera na niĩ ndiendaga kĩndũ kĩrandĩa mũtwe. Ũguo niĩ ũkoraga maita maingĩ ndĩraria mũkawainĩ. No maũndũ ta macio nĩnyonaga, nĩndĩmabangagĩra ta rĩu okorwo nĩ kuuma thaa ikũmi ngĩmenya macio nĩ mathaa ma gũtheria nyũmba, okorwo nĩ nguo ngahũra kuuma mathaa macio, okorwo nĩ nyũmba, ngathambia mathaa macio, okorwo nĩ indo no thambie o mathaa macio kana tuuge rĩrĩa ndarĩa kana rĩrĩa ndarĩkia kũruga ũtukũ, na mathaa macio ma gũkoma ngatigĩrĩra nyumba nĩya nĩtheru biũ.

Ĩĩ niĩ nĩndĩrona mĩithikiri ya thitima nĩ mĩagĩrĩru gũkĩra mĩithikiri ya kawainda, tondũ mĩithikiri ĩno nĩ mĩega tondũ no gwĩkĩra mwaki kana gũcanja na ũgathi kũrĩa ũrenda gũthiĩ. Na kũndũ guothe thaa ici kwĩna thitima, ũguo ũgũkora handũ hothe ũrathiĩ, wĩna canja yaku no ũhote gũcanja mũithikiri ũcio na ũthiĩ nambere na rũgendo. Na ũkĩringithania gũcanja thitima na maguta ũgakora thitima kana thitima ciina raithi mũno ũkĩringithania na maguta. Ũgakora okorwo nĩ gũcĩba mbeca no ũcĩbe mbeca nyingĩ rĩrĩa wĩna mũithikiri wa thitima, ũkĩringithania na mũithikiri wa kawainda.

Mbathi icio nĩcikuaga, kwĩ mbathi cikuaga andũ mĩrongo ĩtandatũ, kwĩ ingĩ cikuaga andũ mĩrongo ĩnana, kwĩ ingĩ cikuaga andũ igana rĩmwe no niĩ hakwa niĩ ndirĩ ndatwarithia mbathi teo nene tondũ gũtwarithia nĩkũrabatarwo ũkorwo ũthomeire maũndũ ma okorwo nĩ ũndereba ũkorwo na maratathi, nyingĩ kwĩ mawatho ma barabara marĩa niĩ itakinyanĩirie rĩu ũgakora ũcio nĩ mũhĩnga mũnene. Nonĩndĩratanya nahu kabere nĩndĩtwarithia nangĩe ona mbathi yakwa.

Iharo-inĩ cia ndege nĩ kũrĩ matawa, marĩa monanagia kana marĩa makoragwo mĩena-inĩ makuonania kũrĩa ndege itagĩrĩirwo gũkĩra, na ningĩ nĩ kũrĩ ma raini ta iria cikoragwo barabara-inĩ cia kuonania bara ĩrĩa okorwo nĩ ndege ĩrenda kũmbũka ĩbataire kũgerera, na ningĩ nĩ ũkoraga kwĩna agitĩri arĩa me kũndũ kũu arĩa ma magitagĩra kana makera andũ kũrĩa mabataire kũgera na kũrĩa matabatie kũgera, maũndũ macio nĩmo makoragwo barabara-inĩ cia ndege kana kũrĩa ndege cikoragwo.

America nĩ bũrũri ũmwe ũkoragwo na ũkuui wa ngamĩra iria-inĩ, na niĩ ndirona ta ingĩĩtĩkĩra gũkuuo nĩ ngamĩra iria-inĩ tondũ ngamĩra nĩ kĩndũ kĩngĩcoerera, kana kĩngĩkuuo nĩ maĩ tondũ ngamĩra ĩratũmĩra magũrũ. Ũguo niĩ ndĩrona hau hatirĩ na ũgitĩri wa kũigana gũkuuo nĩ ngamĩra iria-inĩ.

Macini ya gũcinĩrĩra nĩ ĩhũthagĩra thĩtima mũno, na maũndũ marĩa magĩrĩire kũrorwo, ũndũ wa mbere nĩ thogora macini iyo kana ĩna goro ũgũre macini ĩrĩa ũngĩhota kũgũra kana ĩrĩa ĩtarĩ na mbeca nyingĩ no ũrore ,no ũrore kũrĩa ũra cĩnĩrĩra kana kana kwĩna thitima tondũ kũndũ gũtarĩ na thitima ndũngĩhota kũhũthĩra macini ĩyo, ningĩ ũndũ ũngĩ ũngĩrora nĩ kana kũndũ kũu nĩkũrĩ andũ maraka na ĩndo cĩa cũma tondũ kũndũ gũtarĩ na andũ maraka na indo tondũ kũndũ kũ gũtarĩ na andũ maraka na indo chũma kũu ndũngihota kũrũta wĩra ũrĩa kũagĩrĩire.

Rĩrĩa mũndũ agũra irio kana agũra, agũra indo nduka-inĩ, indo icio nĩcikoragwo na wagĩrĩru kana itikoragwo na gĩko ta iria cingĩkorwo nja nĩũndũ wa mbĩri, ngarĩ cikĩhĩtũka akorwo nĩ mũcere wigĩtwo hau ũkagĩa mbĩri. Rĩu ũgakora indo iria ciigĩtwo ciina ũtheri kana indo iria ciigĩtwo nduka-inĩ ciina ũtheru, na ningĩ indo cia cia nduka-inĩ, tuge ta rĩu ona nĩwagũra kĩndũ kĩũru no ũhote gũcokia handũ hau. No rĩrĩa wagũra indo nja, no ũkore mũndũ ũcio nĩ wa gũũka haha mũthenya ũyũ, mũthenya ũcio ũngĩ ũgakora ndũkamuona rĩngĩ, ũguo no akwenderi kĩndũ kĩũru na ndũngĩhota kũmũthitanga.

Ciondo ici ithondekagwo na makongo, na cithondekagwo mwena wa Murang'a, okorwo ni Murang'a mwena wa Kandara. Na andũ arĩa mũno moĩkaine na gũthondeka ciondo ici, ni cucu akũrũ, arĩa mathondekaga ciondo ici cigatũmĩka okorwo nĩ rũracio rũrathio, Andũ ma nĩmendagia na koguo mendagia na makona mbeca iria mangĩhũthĩra na mabataro mao.

Ndithemba nĩguo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire Kenya mũndũ gũkuo nĩ gatarũ, tondũ hĩndĩ ĩyo nĩguo andũ makoragwo magĩkũngũĩra okorwo nĩ gũciarwo kana nĩguo gũkoragwo na thigũkũ mũno ũguo ũgakora nginya ciana mũno mũno iria ciendete gũkuo nĩ gatarũ, citikoragwo mathukuru-inĩ hĩndĩ ĩyo ũguo magakorwo na mahinda manene na mbeca iria gatarũ karĩhagwo nĩ karĩhagwo magana matano ithaa rĩmwe ũgakuo ũgathiũrũrũka okorwo nĩ iria, kana okorwo nĩ damu ũkaigua wakena.

Rĩrĩa mũndũ aruta wĩra wa kwĩrutĩra nĩ ũkoraga rĩmwe nĩ agaga nginya kũheo gĩtĩo kana tũge mũndũ arateithia mũndũ mũndũ ũcio rĩrĩa ateithĩka thutha-inĩ akaga kũririkana ũrĩa wamũteithĩtie nahau thutha-inĩ, ningĩ nĩ ũkoraga kaingĩ na kaingĩ rĩrĩa nawe wakinyĩrĩrwo nĩ kwenda ũteithio ũcio ndũraheo ũteithio ũcio ũgakora kwĩna mathĩna maingĩ mũno.

Kwa ihinda rĩrĩ mũhuko ũmwe wa thimiti ũrauma magana mũgwaja ma mĩrongo ĩtano, na ũcio nĩ mũhuko ũrĩanyendete mũno wa nguvu kana wa nguvu cement tondũ nĩũkoragwo na hinya mũno tondũ rĩrĩa waka nyũmba ndĩgũaga na ihenya ũguo ũgakora nĩguo, ũguo tondũ niĩ nĩndĩrabanga gwaka ihinda rĩtarĩ hanene, niĩ thimiti ũcio nĩguo ngagũra tondũ nĩguo ũragathĩrĩrio mũno thikũ ici nĩ andũ arĩa makĩte.

Mĩario gatagatĩ ka aciari na arimũ nĩmagĩrĩire gũcemanagia thutha wa kahinda kaiganona, ona ũkorwo nĩ thutha wa term ĩmwe arutwo mahinga thukuru, magathiĩ makaranĩria na arimũ, mũciari akera mwarimũ ũrĩa mwana wake aikaraga mũciĩ, kana nĩathomaga kana nĩ mũremi. Nake mwarimũ agatarĩri agatarĩri mũciari ũrĩa mũrutwo wake aikaraga kũu thukuru, kana nĩ mũremi kana nĩarutaga wĩra, mawĩra mathukuru ũrĩa gũbatiĩ.

Rĩrĩa mũrutwo athoma akinya, akinya thukuru wa thekondarĩ wa kĩrathi kĩa kana na hĩtũka, thirikari nĩroraga kũringana na ũrĩa mwana ahĩtũka, okorwo nĩwakinyia C plus kwambata nginya A, thirikari nĩgũĩkĩraga kana ĩgagũthomithia yunibacĩtĩ. Okorwo nĩ wakinyia okorwo nĩ mini, okorwo nĩ C gũcoka nathĩ C na C maina no ũthiĩ yunibacĩtĩ ũthomere diploma, no rĩrĩa ũnyitĩte C plus kwambata ũgũthomera ndigiri. Na ũndũ ũcio ũhotekekaga, tondũ thirikari nĩĩkũrĩhagĩra kana he handũ harĩa mũndũ athiaga akaihũria, thirikari ĩgakũhe mbeca okorwo nĩ cia ngombo, ĩgacoka ĩgakũrĩhĩra gĩcunjĩ kĩiganona kĩa mbeca irĩa ũbatiĩ kũrĩha thukuru, kana yunibacĩtĩ ĩrĩa wathiĩ, na mũtũrĩre wa mwana ũgakorwo wahũtha.

Mũndũ abatiĩ gũthiĩ wabici-inĩ cia icio cia Nairobi Securities Exchange akuĩte, akuĩte mbica yake ya kĩrengo, acoke akue gĩbandĩ gĩake, gĩbandĩ gĩake gĩtarĩ gĩa kũrutithio kana gĩbandĩ gĩake kĩrĩa original, acoke akue kĩndũ kĩrĩa kĩronania nĩma nĩaikaraga Kenya, okorwo nĩ title ya mũgũnda kana okorwo nĩ bengĩ ĩrĩa ahũthagĩra yoneke nĩma nĩĩrutaga wĩra, rĩu akua icio athiĩ aihũrie bomu atuĩke.

Ici nĩ kambuni iria cikoragwo kana nyene okorwo nĩ ma estate, na cihotithagia aigithia ao kuona mbeca hatarĩ nginya gũkorwo nĩo ene estate icio, na no meke ũguo angĩkorwo ta rĩngĩ ũcio aigithia a kũndũ kou mena biacara kũndũ kũu nĩ marĩonaga mbeca o na korwo kou ma estate inĩ icio o na okorwo estate ti ciao.

REITS nĩ kambũni iria cikoragwo kana kambũni nyene ma estate na citeithagĩrĩria aigithia ao arĩa makoragwo kou estate inĩ kuona mbeca o na okorwo tio ene estate icio nĩgetha, kana ũguo nĩguo mateithagĩrĩria andũ.

NSSF nĩ mbeca iria mũndũ arengagwo kũrĩa araruta wĩra thutha wa ihinda rĩrĩa marĩkanĩire na mũmũandĩki, ũkarengwo nĩgetha kĩgĩna kĩu gĩkaigwo nĩ thirikari, ũgacokerio hĩndĩ ĩrĩa wakũra kana hĩndĩ ĩrĩa ũka retire okorwo gũtirĩ wĩra ũngĩ ũkaruta na kĩmera kĩu nĩgĩteithagia mũno tondũ rĩrĩa wakũra ndũgetha andũ arĩa kana ndũgakorwo ũgĩetha ũteithio wa andũ atĩ nĩgetha ũikare kana ũtũre tondũ hĩndĩ ĩyo ndũgakorwo na hinya wa kũruta wĩra.

Ngombo nowoe kũma kũrĩ arata aku kana gĩkundi kana ũke ngũonie Sacco ya muhasibu, kũrĩa mũndũ ũngĩheo ngombo na marĩhi na njoherera nini, ningĩ noũthiĩ bengi, bengi ĩrĩa ĩĩ hakuhĩ nawe woe ngombo, wambĩrĩrie biacara yaku ya cyber, na wona mbeca icio ũkarĩha thutha-inĩ kũ kũringana na baida ĩrĩa ũrona.

Ũngĩruta rĩtwa rĩaku kuma rekodi-inĩ ya CRB na kũrĩha thirĩ ũrĩa woete nĩgetha üikio CRB inĩ, na ningĩ ngombo no ũrĩhage gwa kahinda karĩa mwetĩkanĩirie, okorwo waheo ngombo ya mweri ũmwe kana mĩeri ĩtano ũkarĩha na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩgetha ndũkaingĩre CRB.

Block Chain nĩ hũthĩkĩte harĩ kũhamba gwa ngarama ya marĩhi tondũ, rĩrĩa mũndũ agũra gwĩkũngĩ ũkoraga Block Chain ĩrarĩhia na thogoro mũnene mũno, rĩu ũgakora thogora wa mũtũrĩre ũkahaimba, na ningĩ nĩ ũndũ wa kwaga okorwo nĩ mawatho marĩa mekĩragwo kũnyihanyihia biacara rĩu ũgakora Block Chain nyingĩ nĩcio cihũthĩkaga na indo iria itagĩrĩire kana dawa cia kũrebia iria cirathũkia aikari kana mbeũ njĩthĩ.

Ũbataire wanjie na kũmenya mbeca ũraigithia ciakĩ kana ũraiga mbeca ciakĩ, na rĩrĩa wamenya no wĩige mbeca cia okorwo nĩ cia mwana cia gũthoma, okorwo nĩ mbeca cia emergency, okorwo nĩ mbeca ũrongoreirie gwĩka ũndũ nacio, ũngĩka ũguo na okorwo nĩ kũhingũra akaunti ya bengi, kũrĩa ũrĩigithagia mbeca icio, kana ũhingũre okorwo nĩ Mpesa kana bengi kũrĩa ũrĩigaga mbeca icio, na ũgacigayania na nĩcigagũteithia thutha-inĩ.

Mũndũ abatiĩ gũkinya kou CBK inĩ kana gũthiĩ branch ĩrĩa ĩmũkuhĩrĩirie ya CBK ĩmũkuhĩrĩirie akuĩte passport kana mbica ya kĩrengo, acoke akue gĩbandĩ gĩake kĩrĩa original na ya kũrutithio, gĩbandĩ gĩa kũrutithio, acoke akue KRA pin, pini ya KRA ya kuonania ũrĩa kana nĩ arĩhaga magoti, athiĩ aihũrie maratathi kou, agĩteithĩrĩrio nĩ andũ arĩa agũkora kou na eka ũguo acoke akue okorwo nĩ ngiri ĩmwe ya gwĩkĩra akaũnti-inĩ yake ĩrĩa ĩkũhingũka, na ũguo akorwo na akaũnti yake yanjie kũruta wĩra.

Mũndũ abatiĩ gũthiĩ branch ya CBK ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie, athiĩ akuĩte gĩbande gĩake kĩrĩa original, na acoke akue iratathi rĩa gĩbande kĩrĩa original kana gĩakũrutithio, na acoke akue mbica igĩrĩ cia kĩrengo, acoke akue KRA pin ya kũonania ũrĩa kana nĩarĩhaga magoti, na ũguo akinya kũu aihũrie maratahi agĩteithĩrĩrio nĩ andũ arĩa egũkora kũu koguo akaunti yake yanjie kũruta wĩra.

Thirikari nĩ ĩkoragwo ĩhete andũ acĩo kũrĩa megũikia mbeca cĩao, okorwo nĩ thirikar,i nĩrĩ akaunti ya bengĩ ĩrĩa andũ a kuma na nja wa bũrũri mangitũma mbeca ngĩnya akaunti ĩyo ya bengĩ, no ũkore kwĩ na akaunti ya bengĩ ya Cooperative Bank, kũria mũndũ onokorwo e Amerika, no ahote gũĩkia mbeca handũ hau na thirikari ĩciamũkire, kũrĩngana na gĩkĩro kĩrĩa ĩrenda, okorwo mũndũ arenda gũteĩthia, okorwo nĩ ũteĩthio, okorwo nĩ tũuge okorwo nĩ marĩhi, okorwo nĩ tax kana kũriha magotĩ mũndũ no arĩhĩre kũhĩtũkira hau.

Ũngĩenda kuona nĩ warĩkia kũrĩha mathirĩ kana magoti maku kũrĩkia kũrĩha magoti maku, no ũingĩre nenda-inĩ kũrĩa ũngĩkora rithiti yaku kũu ĩrĩa ona no wĩrutithĩrie. Ũingĩre kwa itax, itax nĩ rũhonge rũrĩa rwa magoti, waingĩra kũu, nĩ ũgũkora ũrĩa ũkoretwo ũrĩhĩte magoti na no ũrute rithiti yaku kũu ya o ihinda rĩrĩa ũrenda, kuma hĩndĩ ĩrĩa wanjirie kũrĩha magoti, ũhĩtũkĩre pdf wone rithiti yaku.

Ũrĩmĩ wa kĩ ũndũire nĩ mwega ũkĩringithania na wa ihinda rĩrĩ tondũ rĩrĩa mũndũ arĩma na ũrĩmi wa ũndũire kũu nĩ kuonania ndaratũmĩra ndawa nyingĩ irĩa cicokaga kũrehe ma ndũari thutha-inĩ. Na ũrĩmi wa kĩ ũndũire nĩ mwagirĩru tondũ indo irĩa mũndũ akũria nĩ cikoragwo na hinya mwĩrĩ-inĩ ona okorwo nĩ cigũikara cingĩgakũra. Nĩ citeithagia mũno tondũ citikorago na maũndũ maingĩ ũkĩringithania kana mĩrimũ ũkĩringithania na cia kũrĩma na okorwo nĩ ndawa.

Muoroto wa mũhothi ũcio nĩ ciana kana arutwo arĩa marathomera kũndũ kũu, makorwo na maica mega okorwo nĩ irio marĩe irio njega iria mekũgũrĩrwo na mbeca icio, okorwo nĩ gũteithĩrĩrio okorwo nĩ kũrĩha okorwo nĩ marĩhi ma thukuru mateithĩrĩrio kana magũithagũithĩrio thogora kũringana na gĩcunjĩ kĩrĩa mekũheo, na ningĩ nĩgetha ciana citige gũkorwo na okorwo nĩ stress gũteithĩrĩria okorwo nginya nĩ aciari arĩa matarahota, matehotete okorwo nĩ kũrĩha okorwo nĩ nginya nyũmba ĩrĩa maikaraga kou mathukuru-inĩ.